Andũ marĩ gũka kwanyu-rĩ, nĩmũkoragwo na iruga. Rĩrĩa mwĩna iruga-rĩ, indo nĩigĩaga gĩko mũno. Nĩtondo nĩmũkoragwo mũrugĩte irio mĩthemba mĩingĩ. Rĩmwe nĩmũrugaga; mĩcere, cabaci, nyama. Andũ marĩkia kũrĩa-rĩ, rĩko rĩtĩgagwo rĩna indo nyingĩ mũno ciĩ na gĩko. Nĩũĩ gũthambia indo? Rĩrĩa ũrathambia indo rĩ, wanjagia na indo iria itarĩ na maguta, indo ta ikombe. Warĩkia, ũgathambia indo ta thani, na iciko, iria ciĩ na maguta nĩũndũ wa kũhaka maĩ gĩko. Ũkĩrĩa-rĩ, ũrĩkagia na thuburia, kana indo ta icio iria ci na giko, ona mairio

Nĩ ũrĩ wona mborera kana andũ marutaga wĩra mborera-inĩ, kũrĩa andũ maikaraga mĩciĩ-inĩ rĩ, rĩmwe nĩ gũkoragwo gũtarĩ na kũndũ andũ mangĩte gĩko kĩao, indo iria makoragwo mahũthĩrĩte kwao nyũmba ta mahuti, kana macuba mũtarahũthĩra, kaingĩ nĩ mokaga magatwarwo gũteo, kaingĩ nĩ magĩragwo nĩ kanjũ, kanjũ nĩ mokaga na rori, magakua gĩko kĩu gĩgatwarwo mborera-inĩ kũndũ ta dandora, kũndũ ta kou. Gĩko kĩu gĩatwaro kou-rĩ, kũrĩ andũ mokaga makarogota, marogota gĩko kĩu-rĩ, indo ta macuba nĩ icokagio.

Harĩ ũtongorĩa o wothe rĩ, ũrĩ wa kanitha, kana bũrũri, o kana cukuru rĩ, andũ nĩmacemanagia. Mĩcemanio ĩ no rĩ, nĩkuo andũ moragĩrĩria maũndũ marĩa marenda gwĩka. Angĩkorwo nĩ mũcemanio wa gĩthirikari ta rĩngĩ ũrĩa megwaka bara, ũrĩa megũteithia ciana cicoke cukuru, angĩkorwo nĩ mũcemanio wa kanitha maũndũ marĩa arenda gwĩka angĩkorwo nĩgũteithia arĩa matarĩ na irio, ciana cia ndigwa, angĩkorwo nĩ mũcemanio wa, wa cukuru rĩrĩa ciana igacoka cukuru, rĩrĩa makahinga kana rĩrĩa makahingũra. Mĩcemanio nĩ kĩndũ gĩa bata mũno.

Ĩ hihi nĩ ũrĩ wona kompyuta, kana nĩ mũrĩ nayo kwanyu, kompyuta thikũ ici nĩ ĩhũthĩkaga gwĩka maũndũ maingĩ mũno, thikũ ici nĩ ĩrahũthĩka nginya nĩ ciana cia cukuru gũthoma, makonio mbica, maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩka, angĩkorwo nĩ mbica ta cia nyamũ, mbica cia irio mĩthemba mĩingĩ, ũrĩa mangĩruga, o na thikũ ici nĩ irahũthĩka mawĩra-inĩ nĩ andũ, o na gũkorwo na mĩcamanio, rĩrĩa andũ mararemwo gũthiĩ mawĩra-inĩ makarutĩra mawĩra mũciĩ, kompyuta nĩ ĩrahũthĩka nginya kũruta wĩra ũcio.

Mwana arĩ gũkinyia mĩaka ĩtano-rĩ, nĩwega agathiĩ cukuru. Nĩ kũrĩ cukuru cia mĩthemba mĩingĩ. Kwĩ cukuru cia thirikari, na kwĩ cukuru citarĩ cia thirikari. Wega wa cukuru cia thirikari-rĩ, citirĩ goro mũno ta cukuru iria citarĩ cia thirikari. Nĩũgũkora ta rĩngĩ aciari nĩmakwĩrwo marĩhĩre irio, nĩguo ciana ciathiĩ cukuru, tha inya cikaheo cũrũ, na ranji cikaheo okorwo nĩ gĩtheri kana ngima. Nĩwega mwana waku akinyia mĩaka kuma ĩtano, agatwarwo cukuru nĩguo athome ta ciana iria ingĩ, ahote gũthondeka mũtũrĩre wake wagĩrĩre.